Rũhonge rwa Huduma nĩ rũhonge rwa thirikari, na rwambĩrĩirio nĩ Anne Waigũrũ. Rũhonge rũrũ rwokire gũteithĩrĩria Akenya na kũmakuhĩrĩria, hĩndĩ ĩno marenda maundũ matiganĩte ta ma gũcokia magoti, nĩyo ĩtagũo KRA, kana hĩndĩ ĩno andũ marendia mĩgũnda, kana gũcenjia marĩtwa ma title ya mũgũnda ũcio, kana hĩndĩ ĩno mũndũ akinyia mĩaka ikũmi na ĩnana, na nĩarenda kuoya gĩbandĩ kana hihi gĩbandĩ kĩa mũndũ nĩkĩũrĩte, nĩmokaga gũkũ gũcenjanĩrio kana kũheo kĩngĩ kĩerũ.